Ndarora rĩthiti yakwa ndona he na indo ndandĩkĩrwo na ndinagũra, ta rangi ũyũ wa iratũ na thaburia. Ĩĩ no turutanie tũrore nĩndĩramenya wĩ wĩra, ĩ ndingĩmũtuĩra mahĩtia nĩmekĩkaga na rĩu tondũ nĩ ngũrĩhĩte ĩ, mbeca ciakwa nĩ ngũcokerio? Thengiũ thengiũ mũno, tuonane rũciũ.

Ndakinya nyumba-rĩ, ndĩreka mathabu makwa ndĩrona nĩndatigwo na mbeca nyinyi. Ndĩrauga ndore rithiti, ndĩrakora mũtarire cũkari maita merĩ. Ndĩrageria kũhũra namba ĩyo ĩhau ya thimũ ndĩnoywo, ndirauga hatirĩ nganja nĩ ngũka twarie. Ĩno rithiti haha, nĩwona cũkari mũratarire maita merĩ? Ngwĩhoyaga mũnjokerie mbeca icio cia cukari wa kerĩ nĩguo ngũre kĩndũ kĩngĩ.

Ũhoro wanyu? Ndatũmwo kuuma nduka-inĩ yanyu, tondũ kĩratũ kĩrĩa ngwendaga nĩ gĩthiru hau, mũnjethere. Kiratũ kĩa raba, namba ithathatũ, kĩiru. Tarora ta kĩu kĩ hau kũgũrũ-inĩ gwaku. A! Aca kĩu kĩna ndigi, ngwendaga kĩrĩa gĩtarĩ na ndigi. Kĩa hoiti aca ndikwenda, ngwendaga kĩirũ. ĩkĩ, ĩ kĩrĩa kĩharĩa kona-inĩ? ĩĩni, ĩĩni nĩkĩo kĩu. Kĩu nĩ namba ithathatũ? Kĩu nĩkĩo ngwendaga. Aca ndikũrĩhĩte, nĩngũthiĩ kũrĩhĩra harĩa nduka-inĩ. Haya, thengiũ.

Ĩĩ indo cia gũthondekwo na moko ma andũ-rĩ citimenyagĩrwo no cithũke o ndagĩka o yothe. Ĩĩ gĩkĩ nĩndona nĩkiumanu biũ ngwĩciria matirahũrĩte uthi kuma mbere nginya thutha. Reke ngũrorere kĩrĩa kĩhũrĩtwo uthi kuma mbere ngina thutha. Tarora ta gĩkĩ, gĩkĩ gĩtikumana naihenya, nĩ ũgoka ũnjĩre gĩkũhũra nginya mwaka wĩkĩraga o mũthenya o mũthenya.

Ũhoro, ngwĩhoyaga ũndeithie gũcagũra macini ya kũhũra nguo, ĩrĩa ĩtaratũmĩra maĩ maingĩ na thitima nyingĩ. Ya kuuma kiro inyanya no ĩhũre mĩrĩngĩti? Aca? Ooh, koguo njoe ya kuuma kiro ikũmi? Na nĩ ĩrĩkũ ĩtakinyĩtie ngiri igana rĩmwe ĩmwe ĩrĩa ĩkinyĩtie icio kiro ikũmi? ĩyo? Na ĩyo mũndũ egwĩkĩrĩra ha nguo? Ooh, hau mbere na maĩ makũingĩrĩra kũ nĩguo matigaitĩke? Ah nahau thutha? Njĩkĩre mũberethi na maĩ ma gĩko makaumĩra kũ? Nahau thutha, na ndathiĩ nayo-rĩ nũũ ũkũnjĩkĩra maũndũ macio mothe nĩguo ĩtigwo ĩkĩruta wĩra? Nĩmũkũhe namba ya mũthondeki? Ooh, thengiũ. Kĩreke thiĩ ndĩhe harĩa mbere. Mahinda mega.

Ũmũthĩ mũgũĩkĩrĩte wega mũno, na mũtinehaka gĩko. Rũgamai harĩa, kanyeki-inĩ ndĩmũhũre mbica. Tigai ithako. We iga kĩmũtĩ thĩ, na we ũtige gũtheka ũinamĩrĩire. Rũgamai wega. Ikiai moko mĩhuko mũrĩerĩ. Rorai mwena ũcio ũngĩ. Inamai. Haya, rorai na thutha. Icio nĩ ciagana. Haya.

Nĩwe ũcindire hinda rĩu rĩngĩ, nĩwe ũkwambĩrĩria rĩu, kau kahiga gaku. Haiya, kau gatirĩ thĩinĩ wa ithandũkũ, ke raini-inĩ, nĩwahĩtia, nĩniĩ, rehe ihiga nyanjĩrĩrie, ĩndikwĩrire nĩ ngũgũcinda, ĩnduona nĩndakinya mũico. Reke rĩu njoke, aa, kahiga gakwa kauma nja, reke nĩtwambĩrĩrie rĩngĩ.

Ũhoro waku cũcũ, nĩ watindia wega? Nyanya ciaku ndona ciĩ thaka mũno. Nĩ ũrathima na kirũ? Oo, kĩ njohere cia mĩrongo ĩtano, na ũndukanĩrie ndungu na njeke. Reke ngwoere iria ciagũa harĩa, nĩ niĩ mũnini mahĩndĩ makwa marĩ o na hinya. Thengiũ mũno cũcũ. Hwaĩ-inĩ wega.

Nĩ ndĩrona nĩ ũkoretwo ũkĩnyua ndawa ũrĩa ndakwĩrire, na appetite nĩ ndĩrona nĩ njoku, tondũ mwĩrĩ waku nĩ ndĩrona nĩ wagĩrĩĩte ti ũrĩa warĩ hĩndĩ ĩo ĩngĩ. Na hau wanjĩra gĩthũri rĩ, nĩ ngũgũtwara, ũhũrwo mbica, tũmenye thĩĩna nĩ kĩ.ĩ magũrũ nĩ matigire gũtuura? Nĩ matigire, kwoguo ndawa nĩ ciraruta wĩra. Tũgũthiĩ na mbere na ndawa icio, nĩ ngũkũandĩkĩra.

Tũtambi nĩ tũnyamũ tũrĩa tũthũkagia irio ciĩmũgũnada kana ciagethwo na mũndũ nĩagĩrĩirwo ũkahũrana natuo na kaingĩ tũkoragwo tũkĩtũmĩra ndawa tondũ nĩcio cininaga tũtambi, mũndũ aga kũhura tũtambi ndawa rĩrĩaũirio ciĩmũgúnda cithũkaga ciothe ikaga magetha. Na mũndũ nĩahuraga ndawa cia tũtambi agetha nĩguo citikathũkwe nĩ tũtambi tũrĩa tũriaga irio njige.

''Tumũria kanũa wega, ĩno tĩ cindano ndĩrenda kwamba kũrora nĩ magego marĩkũ mathũku na mathũkĩte nginya ha, nyone kana nĩtũkũbatara kũhũra mbica tũtanamakũra, na maya mangĩ nũ wagũkũrire?no haha wakũrĩirwe? na ndwendaga gwĩkĩrwa mangĩ? nĩndona marĩa merĩ maharĩa mũico nĩmenjeku mũno, tũmakũre kana tũihũrie?na twakũra mau ũgacoka twĩkĩre magego marĩa mothe ũrĩtĩtwo.''